En ireyuu okeree chito nechilchilee simoit, akee kokeree tonone, akoo kiit nemile biik en yuu kororie akee ko akee koburee konereche, en ireyuu okeree ng'echeret nekokinde ing'oroik netoo kiteben sikotonon chito netoteben ng'echeranoton, ko en ireyuu kora okeree tukuk chekokindee meset kouu laleet kokinde tukuk chechang nea netomiten chekokibong'ochi elenyolu komiten yoton, en ireyuu komilebik kora kindee kiit neuu soburyet meset, tukuk chechang akeborching'ee kekeer kiit akeng'e kokeree en simoiniton nekeree en yuu chitukul akoo mabaibai akee en elekerto simoiniton.

Nyone metinyun kole en reyuu komiten minutik cheterter kimine mauwek ak okere itonda emet ole karara koraa ngamun rutu komie mauwek chuton miten nyolilen kororon en yuu koraa kokonin nyone metinyun ole en ireyuu ko nyorchingee temik tukuk chechang kou chepkondok nyorchin gee makatyat ab betut en atgai tukul. En yuton nii konboru kole en mauwek chuton kiyokto koba emotinwek ab sang sikenyorchin gee chepkondok chekiliponen sukul ak keliponen tukuk chechan kou bilisheek ab beek atukuk chekimokiii gee atgai tukuk en yuton okere ole en mauwek chuton komiten taptok chekororon cheyoe komut tyogik cheterter kou sekemik nyokochopji gee kumik kochopji gee tukuk chekororon chekimokinii gee en atgai tukul.

En ireyuu okere ingwet cheterter okere ingwek chebo kipgaa ,choton ko isakek, cheluanda ak interemek okere miwek en taban yon mii miwek chekokoam kiam mii chetokotesetai korutu, en taban yuun okere ketik cheterter, okere cheporus okere neu maperiat okere en komosi koraa mobek ak okere chito nekoribis chichiton ko kailach shatit nelel kolach longit nemurwong ako kanam isakek chuton en eunyin, akere chichiton tokenyin koraa ko kibur kosarung. En yuu koraa okere ole miten itondap emet ko kararan ngamun tukuk chuton tukul, ingwek chuu ko nyolilen ko kororon kinam gee niton en rutune nywan neokere koraa ole miten boishonik cheterter boishoniton kobo temishet ako chichi kotindo minutik chekororon chuton koteche borto en atgai tukul chuton kokonu kenyor boishet en kasit neyoe en atgai tukul.

En kokwenyun koyoe biik boishonik cheterter, biik alak koboe tukaa, boe kiakik, boe nekoo, boe ing'okenik, boe ng'echirek, ko en yuton ko ingobai kiaki chuton konyorching'e tukuk cheterter, nyorching'e chepkondok ing'walda kiakik ko ing'walda kora cheko konyorching'e chepkondok anan konyoru chekoo chetoreteng'e en atkai tukul ak konyorching'e kora bendo yoon kaeny benyito, en baetab ing'okenik konyorching'e mainik sikwoldo konyorchike chepkondok ak konyorchike tukuk chenyolunotin en atkai tukul, en yuton kora en kokwenyun komiten cheminse, mii cheboti imbaronik, ko en kobotishet koboti chito komine bandek, minee robwonik, minee ing'wek cheterter kouu chebo kipkaa choton ko isakek, chelwanda, mborochik ak inderemek, ko chuton tukul ing'wechu bo kipkaa kotoreti konyorchikee chito kiit nenyolunot en atkai tukul, en kokwenyun kora koboe biik tiong'ik cheterter, tiong'ichuton.

En ireyuu okere simoit ab eut simoit niton kokikoyai bik kou nekikorub gee, yoe bik korikin en atgai tukul en ireyuu okere koraa ole bichu komiten koyoktoe ab maat kipnotet ab maat noton kotoreti bik konyorchi gee boishonik, en iroyuu konyorchin gee chito boishet kokoinde rabishek simoit niton ak kobirto kokatgee ak choronok, kokatgee ak bik ab kokwet kokatgee ak tilyonutik chik en ireyuu koraa okere ole bo komonut komiiten tukukul chuton chubo betushek chubo kasari en yutok kotoreti bik konyorchi gee ngomnotet akobo kit netesetai en atgai tukul en emenyon ak en emotinwek ab sang.

Korokut nebo koroi kokonorun chekondok atgai tukul anan iwecherunrn chepkondok yon kokindeu asai en bik chekikosir serikali konyorchin gee chepkondok kobun oranniton ak en yuton koraa konyorchin gee bik boishonik choton cheyoe en atgai tukul sikonyorchigee makatyat ab betut, konyorchigee konai kole tesetai nee en emenyon. En yuu kokikoyai komut bik koik kipagenge kiyoyai kasit kipagenge kokonyorchige boishonik bik en koroiton, en koroi koyoe bik konai kole miten komie chekondok kwak momiten chorset aketukul netesetai yon konde chepkondok yuton .En yuu koyoi iiku agenge en bik ab emenyon en agetukul inoe ile nee netesetai en emenyon.

en ireyuu okere ole miten chepkondok chekokoyokto, chepkondok chuton nii ko bokol oeng ako en ireyuu oker miten ole kakisir kel kitonosi kotinde agenge ko keyonchi chepkondok chuton kotestai koba chito nekemoche koba ko kotinde oeng kokeyeten chepkondok chuton koba oketu ko chekuget. En ireyuu okere koraa ole miten siling tisabu chekobune chekondok chuton koyoktoen chichiton koba chichiton nekonyolu koba, ak oker koraa ole bo komonut amun kikotoret bik konyorchigee chepkondok en oret nenyumyum en atgai tukul. En ireyuu oker ole miten ngalek chekakisir kele nyorchin gee chichoton en kasarta netian ako nyolundono koyai kou noton.

E'ng boisionik, komii boisyet ne achome akomi ne mochome. Boisyonito ne achome ko boisyetab eut achome ng'aamun angen ale ayae komye ak ayae agoi anyorchigei kiit ne ka tokyinikei eng boisyonitok nebo eut. E'ng yutok kora achome boisyetab eut ng'aamu anyorchinikei chepkondok chemitei barak kosir boisyet age ne anyorchoinigei chepkondok chemitei ngony. Nyumnyum kora aai komye boisyonitok bo eut yachei ayai amu ayae eut ako angen ale atinye ngomnotet ne yame. Eng yutok kora koyachei angen ale amune si ayai boisyonitok kokanyorchinigei nee koi kabek boisyonotok ne ayae kito ne achome kosir ake boisyonitok.

lokoek chetindoi tenderek koterchin ak chemotindoi tenderek en oratinwek chechang, oret netai ko inoen ile lokoyat neo kotindoi tenderiat sikokochi oleiburen tenderiat koyoche koet, lokoyat nekiten komotindoi tenderiat en orit ak en yuton kochang en ketit choton che motindoi tenderek ko chun tindoi tenderek ko tuten amun iyikisto ketit kotos kopetes anan kolul. Ko choton kenyorunen terchinoshek ako en atgai tukul lii ko chun tindo tenderek konyoljin gee kwam chito anan ko kany tatun korur sikwome, ko chuu motindoi tenderek ko alak okot ko mokiome alak komiten kityok olan tukul amokiome.

En ireyuu okere ole bo komonut amun miten katishek chekikoito en katishek chuton kotoretin ibirte simoit ongalal ak konyitenik kuuk en atgai tukul en ireyuu iwendii itebe tebutik chebune yon kaiimin katit noton ako bichuton chu miten ireyuu ko bik chetindoi mukulelwek chemiachen arorun tor inimonguu ko koinyorchigee akinyee akobo kit neketokinii gee ako en yuton nii ko ororu kole bo iman kobo komonut ikeboishen katit niton yon imoche ongalal ak konyitenik kuuk anan yon imoche koyai bik chekiisir boishet komie koyoe ingololjinen yuton en katit nekikonu en ireyuu.

En ireyuu obwote ole komiten igorto nekotesetai en ireyu, oigoriton kokiberuri bik kiberuri omiten chito neiberuri nekikecheng, ko noton koberuri bik. Ako en yuu okere ole miten tukuk chebo komonut en barak ireyu, okere chito nekanam saruriet ne ibisi bik koyor koberuroshek en irewon koraa koyoe anan ole kakararan igoriton amun mii bik momii chii ne ibure konereche, baibai chitukuk ako boiboenchin igoriton nitesetai en yuton. En ireyuu kiborji chito kelelen yoche itepte kouni en atgai tuku ak yon omiten ak bik ak yon omiten ak bik chenyolunotin chekitorori koyoche itepte ono en olan tukul.

Boishet nemiten ireyuu ko boishet nekiyoe nekitilen katit nebo aisurut ak ketilen koraa katit nebo konyoset, en ireyuu kwendii chito iboketilji katit ak konai kole en aisurut niton nekitilen kobendii ono ako toretito ono. En yuton koraa ketoreti chito konyorchigee kati nebor kole ibo emet oinon ako kiribur netian en emonoton, kou emenyon iwendii yon keriit kenyishek taman ak sisit iwechobe kati noton neboru kole ibo emoniton ninyone. kit age nekiyoe ireyuu koboru kole iwendii kechobun kit neiboru kole iunee tekisto ngung, unee somanengung, unee ngomnotengung neitinye, ako unee yeiburtoi ak bik yon kotuyee. En yuton koraa koboru kole toreti bik chemiten en sirkalit orit konai kole nyolu kolipan aisurut en atgai tukul.

Minutik che kioldo ko yoche kibesho ak minutik chekiome en atgai tukul, ngamun minutik chuton kioldo kemine en oleo si koam kialda ak koam inyorchigee chepkondok cheyome iboishen. En minutik chuton chu kioldo koyoin inken ile yoche imii ole tyan ako yoche inde kotoldoleiwek chetian ak inde chekondok cheyome iboishen totun imongu en imbar kosir munutik chu kiome, chuton chu kiome kemine kityo ak kemeto tatun koit kebut okimine en ole kiten mo oleo kosir chukokioldo. Chuton chukioldo kotindo koraa tukuk cheiboru kole kororon ikialda, ikioldeji bik cheterter kosir chukokiome amun en yuton iome ak iste imin alak iam so bo komonut chundo chunkioldo amun inyorchinii gee chekondok en atgai tukul.

Temik kochome komin indisinik en kasarta netwon emet ngamun roisi ye keboldo keringoik, en keringoik chuton ibole che chechang en kasarta nekiten ako mekose kokaringet yon ibole keringoik chuton chubo indisinik ako kit age kotoreti ko roisi yekebolundo indisiot yon kiibe bokindo en keringet ko iboluu chechang en kasarta nekiten koraa. En yuton koraa kotoreti temik korut indisinik yon twon emet moyomdos indisinik chuton ak kosich arek chechang yon twon emet, en yoton koraa kotoreti temik konai kole kororon indisinik en korun koluu ko mokoyomdos indisinik amun kotwon emet kon komine ak konyorchigee minutik choton chekororon en atgai tukuk ak konyorchigee chepkondok chetoreten gee.

Tukuk che ochome en ireyuu ko tukuk chemiten orit, tukul chuton ko tukuk che kiyee en teltel ako konu kipnotet yon karinget itestai ikwersii boishet neketesen tai. En yuton koraa kokonut itoldo nekararan ak itesentai itondoton iboiboenchi yon keyee sotek chuton, sotek chuton koraa kotoreti bik konyorchigee konai kole kororon ingemin ketik cheu maembe ngamun tukuk chuton kechoben maembe ak kechul sikobit tukuk chuton chukeyee ako toreti bik konyorchigee chepkondok yekakwalda maembe ichoton ak konyorchigee makatyat ab kila betut en atgai tukul en tukuk chuton chuu kiyee ak keibe koba ole kiyoen tukuk chuton.

Bo komonut kinet lakgok oret ab muksonotet amu nyumnyum kiguiyo agenyorchigei ngoliot agetugul ne kemokyinigei yo loo chito nekemoche iyoktai eng yutok ngoliot ne kemoche agoityi inendet eng kasarta ne nyumnyum eng yotok kotoreti lagok agotoret biik koguiyo kole eng oret ab muksonotet kokigo nyumnyum boisyonik che ter ter. Eng yutok kora konyorchingei kaguiyet konai kole bokomonut ketesetai oranitonibo muksonotet amu kigoyai chitugul konyorchigei boisyonik ak magatiat ab kila betut en yotok kogikoguiyo konai kole bokomonut boisyonitonibo muksonotet amu kigoyai boisyet konyumnyumit.

Nyone metinyun ole en ireyuu komiten lakwet nemiten sukul nesomoni en yuton okere ole miten sirutik chekokisirchi cheterter en yono miten yekokisirchi kelenji tyonkik kou ingokyet, kou teta en yono okere koraa miten sirutik chekokisirchi kou agenge akoi taman ak sisit .En yuu koraa okere ole borchingee kokuyo konet iko lakwani kit netesetai en sirutik chekokisirchi en tai yuton en yuu koraa kotoreti lakwaniton kosich ngomnotet ak kokuyet en tukuk chechang chetesetai en sukul.

Kit netesetai en ireu akere logok ab sugul cheborchinge somanet, mitten chetindo kilamok ak kitabusiek, en ireyu akere miten konetindet neinete logochuton tuguk chetesetai en etkai tugul, en yu ko elekoburton logochu kokobur kogas kit nekiinete ak koeb it kou ele mokto konetindenywan. En yuu okere kora ngecherok cheome machilke logok en klas yuton. Okere kinete konai akobo maana Nebo somanet, kimuche koik konyoik ak kanetik en oratinwek Cheterter, ak missing konyor icheget boisionik cheterter.

Bo komonut boisioni tesetai enero ngamu en yu kochome lagok boisiet nekiae eng eunekwak en yon konyorchinkei kochob agetugul kiit ne boibojin kochob eng eut nyi eng yu kora konyorchin kei kanetindonitok boisiet ago nyorchigei chepkondok cheboisie eng atkai tugul ak enyu kora kotoreti lagok chutok koguiyo kole eng oranitoni kinetech kochopchigei tuguk en eut kokochin kotesetai boisietnywa eng atkai tugul. Eng yutok koginete lagok agobo oret nebo musonotot nebo kasari agolekiboisyoitoi tuguk chetesei tai eng emet nyo ak eng ematinwek ab sang. Eng yutok kora agere ale ebeiit lakwet agetugul kiarorchi kiit netesetai sigaron kochopchingei kasit nito kotoreti.

Eng ireyu koyache itinye ngomnotet nebo ole kityendoi en atkai tugul, koyachei iguitosi agobo tyendo neityeni en yutok. En yu kora koyachei itinye karik cheu ngoroik, kiit ne kikere metit sigoune ke boibochi boisyonotok neiyae yochei kora itinye ngomnotet inai kole boisyonitok ketyeni eng kasarta ingiro ako en oret ingiro ne yachei ketyen kounitok. En yu kora koyachei iyai borto kowisisit si iyae eng kila eng atkai tugul boisyonitok akiyai agoi inyorchigei kutwet anan kiit ne kemokchinigei, ibaibait piik eng oret notek nebo tiendo eng atkai tugul.

Boisioni ko mcheset ab mbiret ab keldo nekichesoni keldo. Niton ko yoche otinye ng'oroik cheboru kole achesonjini komosta onion, ago yoche otindoi kwosiek choton chebo mbiret nebo keldo en yuu koyoche anai ole ng'o chegemi tugul komostanyu asi notesetaa ochesoni okwerchini mbiret aketesta keborchike kibelisie , yoche kisup ororutik chemiten en mbiraniton kou moyoche ikwerchi chito anan nechesonchin komosto age mbiret nekoneng'ung'et anan inamen eut ko en yoton kogaibut ngatutik chebo mchesoniton nebo keldo en mbiret nito nebo keldo.

En yuu okere murenik chekaraten gee ankok ak kasal gee eunek ak tukuk chelelach, ak okere chepto nendoe en ireyuu tindo lalet en eut okonde gee machiret chechang. En yuuu koboru kole tukuk cheyoe icheket ko tukuk chekitesetsi en geny oilikinye en yuu okere ole momiten nekatyech kwosiek tukuk ko katyech ngwueny, miten kit neororu amune sikotyech ngueny kou noton en yuu koraa okere chekelelyot nekalach shatit nelel akolach marindet nelel akomiten netindo kirokto en patenyin ko chuton tuktuk kwororu kit nekitesetai en olikinye.

En yuu kiit nenyone metinyun en ireyu, konyone lokochu komiten sukul ng'amun kalach ing'oroik chebo sukul ak ko kokibutyi icheket amitwokik sikoyai icheket koboiboenchi kobwa sukul ak kotesentaa somanenywan, en yuu kotoku kelee boiboenchin lokochuton sukul ng'amun bwone kabisaa en chong'indanywan ak ko en amitwokichuton chukokibutyi ko boiboenchin ng'amun tesentaa kwome icheket, en ireyuton kora ko kiit nenyone metinyun konyone kole tesentaa lokochuton sukul ng'amun miten ireyuu netindo en eunyin machiret nekeren kolee kakoit kasarta netian, kakoyam bokiomis anan kakoyam kebaa kilas kesoman en yuton.

Bo komonut boishoni ngamun nyorchin gee lokok chemomuche gee kosich omitwokik choton chetoreti konyorchi gee itondo nekararan en atgai tukul. En ireruyon okere ole konyorchigee lakwet agetukul omitwokik pendo konyorchigee omitwokik choton chekochin kokimekitun borwek kwak. Ko en yuton koraa kobo komonut ngamun ingebai lokok chemomuche gee koboiboekitu ak kowech kongoi en kit nekokiochi, en yuu okere ole nyorchin gee lakwet agetukul omitwokik chuton ngamun bokonotin icheket en yuton noton neboe okere ole ikochi agetukul konyorchigee imitwokik chuton ako en oret nebanganat , omotwoki chuton kochang kabisa ako toreti lokok chuto koboi koboiboekitun ak kwam en kaliet.

En yuu obwote olee kabaa oknetik bandab oreet, komokying'e ketesyi chepkondok en boishenywan, en yuu koborchinge imaninywan konetik ng'oba oreet kouu inoni, obwotii kora olee, monyorchinkee legut konetik en boishenywan neyoe en atkai tukul akomanyorching'e makatiatab kilaa betut, koyai icheket kobaa oret koyai boishoniton kwororchin serikali akobo chepkondok chekikokakee ak chekikokimwochi kounoton kelenchi kitesyin chepkondokwak, akoo yoee icheket koba oreet niton nitesentai icheket.